chal mar lowo, geng'o kethrwuok mar lowo, rito ng'ich, kethrwuok mar choko lowo, choko gik mang'eny e lowo.

Otegno kendo onyalo dak kaluwore gi chal mar kama otuo. Gin gi kit ngima ma opogore opogore kendo ginyalo dak kendgi kama otuo.

Japur onego opidh yiende e kind cham nikech yiende miyo loo bedo maber, rito pi, geng'o yamo, kelo pesa ma omedore kendo geng'o kute.

Kuath ki itiyo kod tweyo dhok ber kuonde ma ni gi lum, kuonde ma ni gi tipo kod pi machiegni, kuonde ma boyo gi yore kendo ma geng'o kelo masira ne dhok.

Legumes onego omien kod yedhe kwiri ka pok okom nikech miyo kodhi dongo maber kendo gi geng'o kute ma nyalo chamo kodhi ka okom

kimo mar pur ma watiyo godo e gweng'wa kapok wakomo, en ni wapuro gi dhok mondo walok lowo mamalo odhi piny, basto kendo waik gige cham mane odong'.

Kimo mar pur ma watiyo go e gweng' wa kapok wa komo en puro gi dhok mondo walok lo ma piny odhi malo kendo mondo waik gige cham ma ne odong ka ikeyo.